Mokuongo we mondo wabed gi gik ma nyithindo osebedo ka ohero, kendo mos mos wamedo gik manyien ka penjo maduong' en ni gin ang'o giri mamiyo nyithindo bedo gi mor adiera. Mar ariyo, jonyuol kod oganda bende nyaka riure ewachni kendo ka ging'iso nyithindo ni gik ma kamago gin gik maduarore kendo miyogi, bro miyogi gibedo gi mor kendo gi gombo. Mar adek anyalo wachoni nyaka waler kaka gik makamago konyo nyithindo mondo gidongre. Gidongre moloyo gi rieko moloyo rieko mar skul. Mar ang'uen anyalo wachoni owinjore wabedgi chenro ma kinde ka kinde manyiso talanta magingo. Omiyo talanta ni kagibedo gi odiochienge mag tuke kaging'iso talanta gi to gibedo gi mor kendo gibro tiyo matek kaging'eni nitie gima giyudie. Mogik nyaka wanee ni wan gi kuonde puonjruok mabeyo kendo jopuonj nitie mapuonjo gigo mipuonjo oko mar klas. To mogik, nyaka wabed kanyakla mondo wabed gi gigo ma watimo bang' skul. Omiyo magi bromiyo gibedo ka gihero wechego.